Aneno ka baba moro pidho yien, to mano gima ber nikech yien konyo golo oro, yien konyo kelo pi, konyo kelo koth manyalo konyo golo oro manya mako gweng' ma bwana ni odakie.

Wamama moko ma kitgi en Maasai kata Turkana oa omo pi. To giting'o pi e wigi to giol, chal gima giya omo pi mabor nikech aluora en Turkana kocha. Pi en ga shida seche moko, to mongi ing'eni nyalo bedo ni gionge pi e udigi to giya omo pi mabor makata wengegi ok gimor.

Tich matimore e pichani en tich ma ahero. Asomo tijni to ok en tich matek nikech an ang'eyo tiyo gi computer, ang'eyo gik miloso, gik minyal los gi computer kendo kuoma ok ane ka en tich matek. Anyalo time nikech ahere , nikech en gima asomo kendo ayudo, yudore ni ang'era gi ji mang'eny to ang'eyora ni anyalo loso gi ji mopogore opogore moa kwonde mopogoreopogore.

Gini kidwa tiyogo mokwongo, idhi e simbi ti idhie, imanyo kuma iluongo ni settings. Kisemanyo settings, tiyao idhi e gima iluongo ni connections. Ka in e connections kanyo, timanyo bluetooth tiyao .Kiseyaio bluetooth, to ibiro tiyao gini tigolo gik machal earphones ariyogo to idhi e bluetooth kacha to isearch ka ise search to idhi kelni nying bluetooth ariyo machalo earphone gi. Kosekelni to in isearch kiseneno nyingego to i pair. Kise pair ma giyudre to mano idhi tiketo thum tiwinjo ka giywak e iti .Kamano e kaka itiyo kod gigi.